Njirenik Che mengech keboen tuguk cheu amitwogik tuguk Che kebolonsenchi amitwogik kou kimoik kou kebalancen diat ko yoe koechekitun en kasarta ne nwach ak koib kasarta ne nwach asi koechekitun kochokyi asi komakage nyolu keboe kora nyolu kerib kobur en Ole tilil asi kobendat

Tekset neoo nebo KICC komiten en emetab Kenya taonit neo nebo Nairobi noton neoo nemiten biik che echen chemii Nairobi chebo Kenya.

Koot noton nekingoten ngotutik en emetab Kenya anan noton nebo boror keboishen kechoben ngotutik, kiboishen ketete ngotutik chebo emet cheribe biikyik noton koleweni biik alaa chebo kotononchin icheket en yoton koot neboo boror anan parliament, kibendi bo kengoten ngotutik choton chengololen biik komoe waletab ngotutik alaa waletab ngalekab ngotutik chebo emet chebo ngotutik kengolole en yoton, so keboishen koyoton kewolen ngotutik.